Ee kadamu pe arik yieyioo natoiwuo, narik oteli, bas nelo nelak nalo adalare kuna tokiting'. Naa kesidain oleng'. Amu keshipayu enkerai kiti, ketae doi nye enoo tulng'anak sapukin.

Ore ena, naa esiaiii orkuaak loo samburr aa ana saai e manyatta, ebaiki ake, nepuo neranyi te manyatta nipidi oleng neeku ore saa hii ele tungani naa kegira aipid, amu keyiolo aipido oleng.

ore nanu naa, eji naa kanyor taadiii ena siai, amu ore ene wueji naa, enkiwancha, enkiwancha, napuoi aarie empira, nepuoi aaitobir iseseni aitobiraki, naa kisidai amu kereu e time ,negolu iltunganak, netum iseseni sidain.

Eji ore tadii ena komiya, naa keeta ormonokie. Arashu entoki naji olchaba tekimaasai. Naa, nemeeta entoki naji ji ila aiko piyiolou. ilake mikita apejoki olchaba lino, nilotu airowuajie enkima, neeku ipik inkishu ashu enkomia nesidanu.

ore ena naa osikiria ele, onapita, onapitaa, impirbili, nenapita irkuoo, kegira aidurie ilaramatak, aapuo iramuateni, apuuo aing'uraki nkishu inkujit o ntare.

Eji naa kaitiship Nanu ena siai amu ore ele naa keji lepirid naa kegira kitobir ninye eeh enkiti gari enye temodiei nelo ne nelo nereu ompaka nelo aitoki atur enkop aitobir enkaji enye niaku kaitiship Nanu ena pi

eji ore entoki nagira aasa tene, naa ketii iltung'anak oorita empira, netii, neeta oltasat moruo, ketiii irkijenani netii oltasat moruo obo. osishopito irkarash, neoshito empira toltankai, nemeeta nkamuka naareikie emipra. neeku inaa naa nanu agira adol eesa tene.

ee sapuk ena siai, tenkop nanu namanya, amu ore ele rori ashu ena mashini. amu ore ena mashini naa e,ashini naudu enkare tiatua enkop. naa keudu enkare tiatua nkolong'i uni, neeku me sapuk sii duo oleng kake ketii sii.

ore kulo naa isadukuni kulo, neeku ketii ewueji neitobirieki, nemirieki, naa ketii oltungani laa ninye ogira amir, naaa kisidai oshi osaduku oleng amu ninye oshi itumia nkera aapik inkilani esukuul nepuo aisudoo amu kisudoo oleng'.

ore ena siai naa enetipat oleng, amu enkitobirata orbaribara ele, naa kifaa amu, ore irbaribarani naa keimkila mtu, igarin, neeku keim egir aaya daikin. neeku kifaa naa ake neesa ena bae pee eitobirari ibaa.

ee kaas taa dii oshi ake ena siai amu, intaoni taadii etii, naa ore ake pee idol orbaribara pee epiki, kulo aranki kerikeri, naa kegirae aajoki iltunganak oolang' tine pee milo ake alang' tenkae wueji, amu enoo garin naake enkae wueji, neeku keesa ina too ntaoni sapukin oleng.

ore ena naa, keji e group ,ashu e sacco .naa kibunga ake iltunganak anaa e group ,nitamuaa ajo kitayu oltung'ani mia mbili ashu mia te nkolong' nipuonunu aapik ine wueji.

Ore enasiai naa enetipat ena. Amu iiger iropiyiani nataasate ashu intokiting' nainyang'ua oltung'ani ashu endaa nainasa oltung'ani tioteli. Niiger ayiolou ajo kaja iltung'anak oinosa endaa, oropiyiani natalaa.

Ore ena esiai naa enetipat oleng'. Amu, ore naa insurance ena na kisaidia oltung'ani pa tenenyamalu ashu tenemoyu, nepoi abakie nena ropiyaiani e insurance. Nimitoki ninye alak iropiyiani ebene enye. Keeku kelaaki ina insurance enye.

ore kuna ropiyiani naa idolai oormusunku, oolamerikani, naa ninche oshii naata faliu aisul te nkop. naa ore pee eibelekenya, keeku naai ore ppee eeku naai iropiyiani e Kenya metaa. keeku kemrta ntokitin, naa keeku sii ninche keeta faliu.

ore entoki natii ene naa kelioo iltung'anak, eoshito olaini. egira aing'oru huduma ,te wueji naji huduma center, egira iltunganak aiing'oru visas naapuoyieki inkwapi oo lashumpa neeku visas egirae aing'oru tene.

Ore ena ore entoki naasitai tene, naa kelio iltung'anak egira ailepie nkaik. Neeku ore entoki nagira aitodolu tene, ketii osiasai ogira aing'oru olorika akeyie ashu olorika aing'oru gavana, neeku ketii campaign esiasa.

Ore ore enaaji naa kotini ena. Naa ore ena kotini ,ninye esapuk aisul te Kenya musima. Etiu duake enaa ninye naitore inkotinini pookin. Amu ninye naany ashu najo eimua orpresident aitobiraki ashu etupurro.

Ore ene, naa kitishipisho amu eeh University ena. Natii enkop olumbwa enkop naji Eldoret. Naa kitishipisho amu kitobiru iltung'anak sidain. Ah kepuo nkera aisuma, nepuo netum eng'eno neponu arik olosho.

Ore entoki nagira aasa tene, naa kelio iltung'anak aare, ketii endaktari naishopito Gloves buluuni, netii entasat nagira ang'a enkutuk naa kajo olalae egirai aitayu.

Ore ele tupa naa oltupa ele le Coca-Cola. Na ketii suda naji Coca-Cola. Naa ore ena suda, kenyor iltung'anak tenkumoyu oleng'. Amu keeta olchamei sidai oleng' naa keeta si orkala sidai oleng'. Na keokieki si enaisho.

Ore enabae naa enetipat oleng'. Amuu ketae irkuaki. Meeta iltung'anak lemeeta orkuak lenye. Ore tanakata ena toki naelareki inkomomi, naa keji enkoboti tekimaasai. Neeku orkuak ele lormasai, la esuji ake tonkuti olong'i.

Ore ena naa emeli. Na keasa tonaiposha. Ah kelo oltung'ani alo adalare enkare nelo ajing' emeli, na ore ena meli naa pijing' na keeta sininche orkerrerri lenye la lasima piinchop inkilani naaje piijing'.

Ore enasiai naa eunoto orkeek ena. Naa itobirari enasiai oleng' temurua natii amu, kerikoo kulo arikok lang' enaa chief lenkop ang',olaiguanani taa,o orbunkei lotii nkishu. Neitobiraitie oleng'.

Ore ene naa darasa ena. Amu kelio kelio nkera natonta, nelio ormalimui tidie tedukuya. Netii eh white board naigeri egirai aisum inkera, neeku ore entoki nagira aasa tene, naa enkisuma sukuul ena, egirai aisum inkera.

Ore ore ena naa, kelio tena pisha oltasat orkijanai. Na ore kulo na lumbwa. Netii kuda kutitik ayiok naa kepoitoi aamurat. Amu orkuak lenye ilo. Na tentim epoi amurat, asi nitobiri tentim medol aikata ninche noong'otonye, lomenye ake loponu abaiki.

Ore kulo naa, eh isapukin kulo lesirkali. Egira ketii entumo. Ketii entumo alimu enikunaa ajo kanyioo nagira aasa ashu kanyioo eesi. Nelimu eniko teneesaki iltung'anak lenye esiai.

Ore kulo tung'anak olio tene, naa eh osapuk ele loo loitasheki eh isikarini pookin la sirkali. Naa keji ninye Murkomen. Na kegira alimu enegira aikunaa enasiai ene gira aikunaa tenerrip iltung'anak.

Ore ene, naa sipitali ene. Na ketii oltung'ani oirragita tolkitanda. Na ore ele tung'ani, kitodolu ajo kemoi oleng' amu, etii enoshi wueji oltung'anak omoi naji ICU. Enoshi naa imashinini nagira aibung' ilo tung'ani, nagira aisho enkijape, nisho endaa. Neeku kenyamal ele tung'ani oleng'.

Ore ene, naa ewueji egira iltung'anak aiturrurro. Neeku kitodolu ajo kitii oltung'ani otii dukuya ninche. Na ore ele tung'ani, ajo keeta ake olorika ogira aing'oru ashua eeta enkiti rikore ake tinkiti wueji arashu tekanisa. Neeku egira alimu ajo kaji egira aikunari, kaji egira imbaa aikunari.

ore ena naa kanyorr taa nanu pii amu kelio nkuti kijananani ong'uan naa ketii enkalo engarri sidai oleng naji orprado orprado orok naa ing'ejuk neeku kitodolu ajo ikarsisi kuna ayiok enenye ina garri.

Kanyor nanu pi enasiai amu, eji wore tadii ena naa kinyosi tadii ena. Naton oltung'ani metabarni, nikibarni eh sitail ake duo niyieu yie. Ah iyieu nikibarni Jordan, arashu kintaasi tinye masaj, alak osesen. Neeku kanyor nanu ena bae amu kinyosi ena nasidai kitayu kadidai oleng'.

Ore ena, naa entumo orministani leserkali. Ah egira atumo tenewueji ayiolou ajo kanyioo nagira aikunari ashu kanyioo eas pe itobirari esiai. Neeku ketii pookin ene, aijadiliana ajo kanyioo naasa.

Ore ena, naa erisiit eh enkampuni e insurance naji NSSF. Na ore ena risiit, kitodolu ajo eh idipa yie airejesta ashu idipa atijing'a ataa ormemba linaampuni, metaa ekincho ake nena siaitin e insurance.

Eji kadamu tadii oshi enkolong' nashomo enkop naji Mombasa. Enkop naata enaiposha sapuk oleng'. Naa ninye naa etii ena kuna melii, naitang' iltung'anak naitalang' iltung'anak ogarrin apik kuldo likae kekun lenkare. Neeku kadamu oleng'.

Ore ena naa, eh olduka tadii ele le M-PESA. Ah ekinchori tene, huduma pookin e M-PESA. Ilo aitayu ropiyaiani tesimu, nipik iropiyiani, ning'oru olaini ng'ejuk. Neeku ekinchori huduma pookin tene.

ore entoki nagira asa tene naa iltung'anak ogira adung' aitau ibawoi naa kegira aitumia esoo sapuk oleng' naa ore ena soo naa kerotokinoi amu era iltung'anak are oogira aibung' adung'ie, kitodolu ajo kisapuki kulo keek oleng'.

ore enaa naa ijo sokoni ena. etii iltunganak aamirisho, naa ore kuna daikin naamirita naa ketii irnyanya, netii nkitunkuuni, netii orfakado. netiii ormaisuri, netii watermelon.

eji kanyorr tadii ena siai naa, ore ena siai naa ketii intasati ,naa intasati moruak natii ene, intasati oolumpua, naa kegira aitobiru inkukurtok, kuna naashumieki kule, kuna lee naotok, neeku ninche aokito, neeku ninche adoolta egirae aitobir. ninche etumieki kule naotok.

eji ore kuna naa iropiyiani naa iropiyiani naa inekenya naa inkeek pooki enchata naa kajo kitayio ake oltung'ani aragie naa kajo kikenita tenkop.

ore ena naa inkera natii ene o ntasati naa kitodolu ajo kegira aadala kuna tasati aadalare nkera te sukuul kuna kutitik kegira aitiship inkera enaa neipang'u naaji eeta enkiti break te darasa neponu aitakweni aitarr enkata.

Ore enasiai naasita ena kitok naa, aitorronok oleng'. Meeta eninko piyau iropiyiani nabanji alotu aisuak, torronok oleng' ele kuak. Amu ipikita keon batisho. Amu elelek kibung'i agor aoru ashu kiari tua. Kuna ropiyaiani. Neeku manyor nai nanu.

Ore ena naa osokoni tadii ena. Na enetipat amu, ore oshi osokoni na peponunui aas in. inchugulini. neinyang'ishoi, niasi siatin. Neeku enetipat ena amu nakata na itum endaa ninya. Neeku kanyor nai nanu ena amu ketii iltung'anak petumm ade entoii nanya.

Ore ena naa, ewueji negira oltung'ani ajing' enkare aarr, naa keji taadoi enewueji negira aarie enkare, keji swimming pool. Naa ilo aarr enkare, enkare sidai oleng' nasila naa ilak doi piarr ina are amu ebaiki naa enkoteli ena neeku ketalaa ele lee pearr enkare.

ore kuna naa iropiyiani kuna iropiyiani e kenya naa ore kuna ropiyiani naa noo inchilingini amu mee noo nkardasini noo nchilingini amu adolita enchilingi nadolita siininye nadolita shirini nadolita inkumii are.

Ore kuna naa nkilani. Naa inkilani kuna naishopoki, neeku kitayiok pee itukui. Neeku kegirai aitayu aituku amu ketii enkarae natii enkare, neeku inkilani kuna chafui nagirai aituku.

Ore enewueji naa nkopisini kuna nkopisini kuna ee enkampuni e sirkali naji KRA(kenya revenue authority) naa ore esiai e kuna opisini e KRA naa peesotu iropiyiani asotoki sirkali.

Kanyorr kanyorr ena siai naasita ena tasat amu inkilani egira ena tasat aituku amu kelio egira apiku enkare netii inkarayeni uni negira ninye airrugo aibung enkila ee aiwutiwut aitayu oloiterio neeku kanyorr amu usafi eesita.

Ore enatoki naa ee app e equity naji equity mobile app naa isidai amu ore ake piiyata account te equity naa itumoki akee aa aitumia aitayunyie iropiani ata ilakuaniki benki.

ore ena naa e sacco naji arashu en group naji safaricom sacco limited naa ore ena sacco ee e sacco ena naa indim ake ashomo aiseefa iropiyiani naaje eimu ena sacco alafu nikincho ninche lon akeyie nibaiki iyie atalaa.

ore ena naa, ee enkiti tito ena. naa kitodolu ajo atua aji etii, nelio enkikompe. eshai, nagira aok, naa kitodlu ajo keeta ena tito mafikiri oleng. kitodolu ajo keeta mafikiri oleng'.

eji ore taadii ena naa enetipat, amu ore ena kadi naa ene sipitali naji, st josph rift valley hospital. ore ele tungani oji brian muntolol, naa keshomo aishooyo osarge teina sipitali, neeku kitodolu ajo ketiii oltungani lemeeta osarge teina sipitali, neeku ninye eshomo aisho pee etumoki aishiu.

ore ena naa, kitodolu ajo irministani le sirkali kulo. naakitodolu ajo kidipa entumo, neeku kinyito ake amu idipa entumo, nikoji aaku keyieu, empisha egira aosh pee idapasha.

Ore kulo tung'anak, naa naa ketii naa inkera kuna esukuul naji Kabarak University. Naa enkolong' duo nagira ai graduate ,neeku ketii kulo arikok sapukin enaa Raila Amolo Odinga, o Gideon Moi, ketii sininche inewueji. Neeku egira duo aishakenoo ina graduation.

Ore ena naa olturrur oitasheki haki ashu esipata oontoyie. Pee pememurati intoyie ashu peme pememeami akiti. Neeku kitasheki ele turrur intoyie nemitu tenena siaitin orkuaki liapa.

ore ena naa, iltunganak kulo, ijo duo entumo eetae, naakitayu ajo ore ena tumo naa enoo, kulo tururri enoo kulo saccos ,entumo ake emurua ashu enoormarita.

Ore ena risit, naa ene app naji Killmall, enkampuni naji Killmall namir intokiting' te online. Tenaa kesimu iyieu, eh iwoshoki ake ni order ajo kayieu esimu naje, nikiyakini nai te te tenkaji ino. Neeku meeta aja pilo alo ayau iyie openy.